Ng'omnotoni ko ng'omnotetab chanjanetab lokok che chererok koto ko meng'echen ketere miondo neimuch konam lokok alan nenome lokok chemeng'ech yoon makichanjan, asikechanjan lakwet konyolu komiten takitari nekisomonji kadinitet nekichonjoni look anan nekinyoe biik chemiondos, lakwet neming'in koyoche kechanjan asimonyor ngemetab bortanyin alaan kochut miondo nebo lokok chemeng'ech, ak ko yon kanam mionitet yon makichanjan lakwet koimuch koet lakwet ak mionitet ak yon kokoik chito neoo kongetu mionoton en borto ak ko mokonyookse kora.

Ichechuu ko kerichek chekokinde chuboit alan tablet nebo kerichek nitet ne lel iboru kelee inended nerongu kerichek ko chito ne maraa komioni kokowo kerichek kobakomwaitaa kole amon kotep kou nii kesirchi kerichek konyokwam , yon imioni koyoche iwe sipitali kobakechekenin ak kenai kelee miondoo nee neomin ak kekonin kerichek chenomekei ak mionotet ko yon kakekonin kerichek koyoche inyoilugui mokituche yoche ilugui taitar tukul asikobois en borto aka asikowek bortangung kou olekou ko yan melukui ala iboisien kerichek kerichek ko imuch kotesetai miondoo en borta ngung ako moite isob akositen kotakobit minwogik alak so kit ne kararan ko yon kewe sipitali chito ak kekonin ii iker ilee keboishen kerichek chotet kotitar ak iker ile koinobori.

Elen kit netesetai en yuu kinyoe chito nekaumian eunyin ana nekorut kit eunyin nebendi koritik chito neinyoe ko dakitari nekaiilach tuguk che lelach en eunyin asikonya nekaumian eunyin yoche iwee sipitali sibakonyain dakitari amun yan mainyain dakitari komuch kositen kwamin eut indamun ingorutin katet ela kot ko keeven kee banget komaraa kotinye sumu kobakondeun dakitari kerichek chetoree sumu ichotet ak kosop en chokchinet.

Elen bitunat missing koroi en korenyon amun chang lakok chekikosomonso koit University ala college chechang koraa olebitundoo yon miten lakwet nekasoman kokilkei ak kwoo University keochin koroi asibakoboishen en sukul kosomanen yon kicheng ala yon miten kit nekokimokyin kei en sukul koboshen lakwet koroi kochengen anan kosomonen asikonyorchi kei kelchin ana konai akobo sobet nenyone en tai ne yoche konai koyai nitet koimuch kokochi lakwet kasit nebo ,office alan kasit agetukul nemokyin kei en sobet indamun kikonai kolee nee.

Kiit neteseta en yuu kebimoni chito ak kouu nekibimonjin ingoriet nemoche asikenobchi alan ingoriet neomekee ak kamani, iboru nitet kelee kiit neteseta en yuu kokoito biikab serikaali anan bimonote biik asikwolchi ingoroik icheket cheseretos.

Kit nenyone metinyun indoor inoni kolecho inoni ko moshinit ala tuguk che kiboshen en kasari en korik ak en emet tukul kekeren tuguk che mainuch iger en kondanfung che mara jomoche koib chito ala komokyin kee chito.

Ndoker boishoni obwote olee inonii kotesetai chanjo nekechonjoni lokok alaan kikochin keríchek logok chemeng'echen, kikochin lakwet neming'in kerichek asimanamiondo alaan yon mii miondo aketukul nekait kinome inyokikojinote en kokwet asikoter amamian lakwet neming'in.

Kingoit korotwechu gasisiechu kilolen maisiek alan che keboisien en chikosiek kechoben amitwogik, ko kararanit mising ndamun makonu iyet ako lole en chokchinet mau yon kakibet kwenik akiba kilal en ma, makonu asenet ake tugul yon kakirip, iya kityo yan keyat konyo mat ne oo ala ya mainai ole ichoptoi ko imuch kokon asenet, ndabuch ko kararan kiy en kololset, saiti keboisien tukuchu en taonisiek ole menye piik landisiek, korik chemengech che maimuch kechop koitab ma, kechoben amitwogik che kiome.